kanyioo intokitin e kawaida nayieuni paiteru olchamba loo sinkirr?

kanyioo eji aitayu sinkirr te ramatare oo sinkirr naa kanyioo dupoto

Kaji iko ilaramatak pee ibung' enkitotio te rishata olameyu oodo?

Kamaa tenira nai iyie orministai le esiai eramatare te kaunti ino

Kaji iko olairemoni pee emoku eunoto oo nkujit naidimu olameyu?

Kaji iko enkoitoi sidai naitotiyiekinkishu pee eyau embulunoto oo nkishu?

Kaa daa naisul tenincho nkishu inkishu inonok naa kanyioo igelu teina daa?

kaa daa naisul tenincho inkishu inonok naa kanyioo igelu teina daa?

Kene tipat tininguraa biotisho te endaa oo nkishu inonok? Kakua nyamalaratin teneitu esujari ena?

Kaa daa oosinkirr naitubulu sinkirr kutitik asioki era biot?

Kaa daa naisul teneishori sinkirr ootubulutua pee esapuku aitobiraki?

Kakua masaa iasishore aisho irkeek ooruko inkishu inonok te nkutuk?

Kanyio tofauti e enduran o emeloni endaa oonkishu?

kaji iko ilaramatak peesip ajo kibiot ilasho kutitik arashu ilikunguni kutitik terishata nagol embulunoto?

kaa enkoitoi nanare enkitotio enaake enkiteng e kule naa kanyioo inteki ajo kiasa

kaa enkoitoi nanare enkitotio e enaake enkiteng e kule naa kanyioo inteki ajo kiasa